Chu ko nganuk kolei en imbaret korok akebakan sikechob makatiat anan chapatinik yekakeng'a

Amu kaal tuguk che chang eng duket ngung, konyalu iteswan kii eng barak kidogo si karun ataanyon kora aal tuguk alak eng duket ngung.

Ngot koteeb olindet cheko chebo Brookside ako kakobek eng duket, alenjini kakobeek chekoap Brookside ako atinye chebo KCC.Aal chotok amu kergei.

Nyonei metitnyu ale kakichopchin mama inatindoi cheketit ne yellow simet, ako kakorook simet ako kakopechigei.

Ye ami choke ariit ako kamache toretet akure chito nemito sang kochengwo tochit amun matoku tuguuk chemi ariit amuun tui oloto, kecheng'wa tochit sa kwenye ariit.

Kot kameche aal mashinit ne kimwete ngoraik eng duket neo awendi ndait lewen mashinit nekacham neityo alechi kobarwa tuk chekipaishoindoi keune ngoraik.

Ngotko amache aal nyanyek eng soket, atepe kamet ne aldai nyanyek beeit ne aldae asi ngomacham atepe ake ako rok alechi koitwo che kororon.

Amache aal simetab Samsung amun simetab Samsung ko muundo nenyin kokararan nge chachan komapeku maat haraka kora ako usus kora simonito bo Samsung.